Yonkiteremi beek ab njirenik kegere kiit neu koronoton kigere gotoimuch kenyor beek en kasarta agetugul ak ngungunyat ab olotet kegere got kokararan ng'ung'unyat ab olotet agit neten imbaronok en oloton kora kiit negikere ko ng'alek kab ribset got komii kaliet neyamat anan ribset neyamat en olotet kemuche ketekyi kegere kora amitwakik chetos kwam injirenik choton en yotonkigere gotkotos konam beit kora injirenik choton.